Ore kulo na irpaek ore enikuni petumi irpaek na tenetur oltungani olchamba lenye nidip nelo aingoru empeku embolea nidip nelo aingoru eniko peun eleshamba lenye irpaek ore nake peidip atuuno irpaek nebuluu ta kulo paek ometabaki ewoinataa ekesi ore na pekesi nepiki enkolong metoito ore na petoi neataakutua na kulo paektayari pepuoi aidong toltinga peaku olgali lenye wemirata sii.

Ore ena naa emirare oontokitin e grocery. Ore ena mirare naa sidai naa oleng' amu eitushol imboga, ilnyanya, olmatundani okulie kumok. Ore entumoto ekuna tokitin naa eitungua naa iltunganak ilchambai amu keetai kulo tunganak oas enturore ekuna tokitin. Naa enetipat naa ena oleng' amu, ore naake etuturo oltungani nepik imbuka enyanak olchamba naa keret sininye makewon eitumiya kuna puka anya osii eitoki amiraki kulie tunganak.

Ore kuna naa ilmaperani, ore naa kuna maperani naasidan naa oleng' amu ore ake peeidip oltungani atuuno tol'chamba nemeeta naa olmapera esiai sapuk tenkaraki ore ake eidapa atubulu nemekure eishaa nesemberaki arashu aitaas aitoki kake neendelea naa ake ninje aisho nitum iltunganak ilnganayio nemiri naa ninje tosokoni.

Ore enabae na kibelekenya na aiteru etii irpaek olchamba ometekesuni nepiki enkolong metoito nebeli aor irpaak omaisokon neidipi na netoi aitobiraki nepiki na ninche irguniani ore peidipi netaa etabayie ewoi na keyai oltinga pelo na aitobirunyeki orgali.

Ore naa enkisoma naishoruni te kabarak university, ore neenedukuya naa enkisoma ebiashara. Ore niare naa enkisoma oolakili ni, ore nieuni enkisoma oolmwalimuni loonkera kutiti. Ore niong'uan enkisoma oldaktarini, ore neimiet enkisoma aisomea esiai olpastai naa okulie kumok.

Ore naa eneikoni peeminyiali kalenda esukuul naa tenewoshi enkukuo engata naikeno sukuul, peemeshuk ake inkolongi siadi naikenieki ashu emboloto naa isukuulini.

Afaasishore na gava mkono apo tosiatin kumok oleng amu ore ena gava amu kitelek esiai nimitum na esiai sapuk nilo aingoru eniasie kuna tokitin ore iata esimu ino enkaina nipik data niasishore apik ntokitin inonok anaa sha arashu nhif o kra pin

Ketipaka na jumia technology atua biashara enye tenkaraki ore enamirare ejimia na ekntokitin kumok oleng na kemir to kwapi nalakwa na keuskini si ltunganak tonkwapi natii neaku sidai na pepik teknology atua perert ninche eyioo ewoi natii oltungani neyiolou ii eletungani netijinga nedo na ninye tesimu ayakiti welaata sii amu kelaki einu enkoitoi eju nituari

Atalakishe naa nanu tesimu toonkolong'i kumok oleng'. Ore enasiai elaare esimu naa indim sii atooshoki oltung'ani esimu neyou duo toki ninyang' nilak kuna tokitin ninyang'a tenkoitoi esimu neitelelek neesiai ino oleng' nemeimin akata iropiani inono tengaraki ena laata esimu amu ore iata naa app e safaricom naakesuj iltung'ana pooki lirruaka iropiani inono o likirruakita siininche iropiani ino atua esimu ino.

Orenee enedukuya naa tenisemperaki inkaitubulu inonok nishukoki inkulukuok pee etum naa sininche nguvu nabulunye kuna kaitubulu. Ore niare naa ore tenaa nkaitubulu anaa olmarag, anaa mpoosho arashu olviasi naakeyou naa neoshi olchani peyie emeinyal irkuruk. Ore nieuni naa tininken olchamba metaa mejing' naa ng'uesi anaa nkishu arashu ntare nepuo ainyal inkaitubulu inonok tolchamba.